Chenro mar dongruok mar Kenya e yore ang'wen nyaka e higa mar eluf ariyo gi prang'wen. Udi mabeyo kendo ma oger gi lony manyasani, yore motegno mag tudruok, dongruok e yor yuto mar pesa kata ohala e piny mar Kenya.

Chenro mar tend piny kaka piny mar Kenya irito gi jotelo kumoting'o jatend piny, jalupne, jayal bura e doho maduong' gi jatendgi, loj gwenge kata tend gwenge, od bura be mamalo gi telo. Aneno jogo mochung' ne ratiro kendo jogo mayalo buche e doho maduong'.

En kar mbui itime nyiepo mag gigo mag dusruok e i yore matinde obiro manyien ma inyalo neno gimoro e kor mbui to komori to nyiewe kanyo kendo ichule tikeloni ot. Lewni ma irwako ma otwang' e yore manyasani lep chwo, mon koda nyithindo, gige ot kaka kombe, mesa, sende gi gigo mitiyogodo e utewa mapile pilegi bende iyudo kar Zara.

Tijni kelo oganda kanyachiel, oriwo ji kuonde ma ji riwore kayudo lony, ji biro kamoro achiel kendo riwruok bedo. Ojiwo tudruok e kind oganda, opuonjo ji e tiyo gi gigo mag mbui ma sani otimo newa e piny mawadakie, oyawo yore mag tije mamoko ma ng'ato nyalo yudo bang' ng'eyo kata bang' yudo ng'eyo e tiyo gi gik mag mbui, ogolo fuwo kuom ji, okelo paro mabeyo kendo omiyo dhano dak maber kaka piny medo sudo.

Puonjruok kod tiegruok. Puonjruok kata yudo lony e tije ma opogore opogore kata e weche ma opogore opogore. Paro, geno kata lek mar yudo tich kata ngima maber. Rangajni nyiso gamo kata fwambo rieko kod ng'eyo, puonjruok kod tiegruok, penj be biro e paro.

Nono dhokma ma opogore opogore e yor somo kata tiegruok mar jopuonjre. Kae be puonjruok e wuoyo kata wacho dhok mamoko e yor mbui maok ochuno ni ng'ato nyaka bed piny e kar somo. En yore manyasani ma ji somogodo ma inyalo timo kata inyalo kawo duondi tiketo kamoro to ng'ato winjo to bang'e to ondike piny mondo obed gimoro manyalo somore.

En nam maber ma jomoko tiyogo kaka kar fwambo rieko kata kar timo lonygi e gigo magisomo. Mae nam ma joma odakie alworane ogeno kendo ohero kagikawe ni pigeni en yath mathiedho tuoche mamoko e dendgi. Jogo matiomo limbe kata magombo neno kae biro kae to mano en yor yuto mar sirikal kata mar jogo ma odakie alwora makae. Nam Simbi Nyaima ni, en kama ber kendo kar kineno e wang'. Nitiere gigo ma ji neno e bathe mabeyo.

Magi jong'ad bura kata buche e doho maduong' mogik e piny mar Kenya. Gichung' kendo chal makoro gidwa ng'ado bura kata gidwa winjo bura moro ma osekel e nyimgi. Magi e jo ng'ad bura madongo e doho mogik e piny Kenya ka.

Kar toyo ngona kata kar budho, kar yudo chiemo gi math chiemo mopogore opogore kata math be mopogore opogore. Ohala mar magawa maduong' kama welo biro e, kendo giyudo chiemo kata giyudo math kendo ma ji nyalo rome matim bura kata matim nyasi margi moro amora magingodo.

Menyo kata timo nonro e wi gimoro e yor mbui ka ipogogi kaluwore gi chalruok kata pogruok marghi. Nonroni timore mapiyo kendo maber makonyo sa ma ok olewo kata maok oywayo ng'ato. Somo e yor mbui kendo yudo rieko e tiyo gi mbui e gigo masani obiro kata kinyalo nyiso pogruok e wi gikma nitiere kamoro mang'eny ma ikawo moro kamoro tiketo e yore mopogore opogore bang' nono kata timo dwaro mari e mbui.

Jopuonjre yudo tiegruok kata lony e yor mbui. Nitiere puonj madhi mbele ma itimo kendo aneno buk manyiso ni gindiko kae gikma gineno e mbui e kompiuta, kendo gin gi kalam to moro nyiso nyawadgi siemo ne nyawadgi gimoro e kompiuta. Puonjruok moro dhi mbele ka.

Magi jomatimo chenro mag alwora maralum e piny Afrika. Konyo jopur matindo mondo oyud chiemo baeto geng'o kech. Pur manyasani kaluwore gi chal mar kor lwasi kata lokruok e lony e yore mag pur kendo chopo keyo maggigo e chichni mag Afrika.

Lee mag bungu machalo kaka simba gi mamoko. Kar rito kata kar kano lee duto modak e bungu. Welo nitie mabiro neno kendo mabiro budho e kuonde machalo kamagi. Teko mar simba kuom lee mamoko, ngima mar lee mar bungu kendo kaka gidakye e iye kanyo. Kuonde makamagi kelo mor kendo en kar yweyo mar jomopogore opogore.

Lee kwayo mos kendo gin gi kwe, onge lweny kata koko moro amora. Lum ma oti maber kendo gi yiende ma oti maber makelo picha maber maywayo wang'. Ute oger e yo manyasani kendo e lony maber kabisa gin kar to ngona kata kar yweyo manyiso kaka alworani ber kendo en kamoro maler manyiso kar yweyo ma ng'ato nyalo gombo.

Rangach manyiso thuolo ma chopo lek ma ng'ato nigo kata gombo e gimoro ma osebedo ka odwaro ni mondo otim e ngimane ma mbele. Tiegruok, puonjruok kod somo rieko e weche mopogore opogore, geno bende biro e pacha kod yie ni gimoro nyalo timore maber bang' ka ng'ato osebede iye ka ma oyudo somo makare. Yudo tich bende nyalo bet e iye ka. Nitie jogo ma tiyo e iye ka ma ondiki kendo nitie jogo mabe konyo e yore mopogore opogore ma duto to wate konyowa e piny ka.

E kinde mokwongo ne wapuro gi kwer kata rapur. Ne en gima itimo gi lwedo to ok tinga nikech ndalogo tinga ne pod onge kata bei ne ni malo matek moloyo. Ne akawo ndalo kata seche mang'eny e puodho kaluwore gi duong' mar puodho. Samoro ne chuno ni mondo amany jomoko okonya timo tijno, mae ne dwaro pesa kuoma ma be yudo ka samoro onge. Koro ne duoko yutona piny kabisa nikech pesa ma onegobed natiyogodo e tije mamoko ne asetiyogodo e chulo ng'at makonya timo tijni.

Atimo kendo ayudo ratiro mara mar yiero kata loko jatelo mara e piny kata alwora madake. Mae konyo loso dongruok, kwe kod bedo kanyachiel e alworana. Nyiso riwruok ma an godo kata okelo riwruok kinda gi jomamoko e kuondego ma wadakie.

Amoko mach to aketo fulu e mo maliet ma oseikore, baeto aloko aloko mos ma ochieg maber kaeto ang'ado kitungu gi nyanya kuome to amiye thuolo matin ka aloko aloko ma nyanya chiegi gi kitungu aketo kando. Kuon to ka adwa tedo to achwako pi ma papni maber taketo mogo tadwalo kaka amedo mogo tadwale momakre ma ochieg maber. Alot bende ka oseng'adi maluoke maler to achielo kitungu taketo alot taloko ma nyaka ochiegi maber baeto aolo e chak taweyo opapni matin e seche moko sama aume manyaka ochiegi e yo midware to chiemba osemana ikore.

Rawera kata ojende mapuonjore tich moro e yor mbui kata gitimo somo. Nyalo bedo ni en tiegruok moro magitimo e yor somo e gige sirikal mar Kenya. Mae en kar puonjruok mar ojende kendo mamedone ojende tich e pinywa mar Kenyani. Wayudo rieko kae kuom somo e tije madhi gi mbui kata minyalo tim kar bet e kompiuta.

Ilwokogi to gibedo maler ma ywegi magitwo, baeto inyalo ketogi e juala moro to isoyo e frij kaingodo kama ng'ich maber ma ginyalo budho ndalo moko kapok gikethore. Kata ka ionge frij, to inyalo ketogi e juala kata kamoro maok liet ahinya ma onge pi kama otwo maler maonge gima nyalo donjo kuomgi ma oum maber.

Lokruok osebedo e pesa e yor rite kata e yor ting'e. Sani chudo inyalo tim e yor mbui kata oro e simu kata e bengi. Kuonde mamoko bende chudo itimo gi hundi ma indiko nengo mar gima idwa nyiew kata kiwango mar pesa midwatigo koro indike e hundi. Mae okochuno ji mondo orom koro eka otim ohala kata mondo ng'ato owuothi ochop kama idware nyiewe gimoro. Osegeng'o kuo kata lal mar pesa manetimore chon ndalo mane ji ting'o pesa mang'eny katimo ohala. Pesa bende ikano e bengi kata pesa bende ikano e simu, mae oseduoko piny lal mar pesa ne jo ohala kata jogo manigi pesa.

Ahero kit yien mar olemo machalo kaka avakado, maembe, machungwa kata apoyo. Olemo en chiemo ma wanyalo chamo kendo watiyogodo e ngimawa mapile pile. Samoro bende wanyalo use ma wayud omenda ma watimogodo gik mamoko kata ma wanyieogodo gigo ma wachando. Okelo tipo omiyowa kar yueyo e alworawa sama chieng' ng'eny kendo piny liet to wayudo kwe e tiende. Onyiso be okelo ber mar wang' mineno ka opidhe e alworawa.

Obokeni kelona paro mar limbe e yor somo, yueyo kata ohala e kind pinje adek mag Afrika ma ugwe ma en Kenya, Rwanda gi Uganda. Obokeni iyude e pinje adekgi manyalo yieni iriwri gi jodak mag pinje adek mankae gi. Mae iyudo e apis mar pinje kachiel kachiel ma idwa dhiye ni.